Inji ikoni tenikitum enabae , yiolo ake pekirem ilchambai lang , nikiun empeku , yiolo pekiun empeku , nebulu ninche , yiolo pebulu ninche , nikitum enadaa naji irpaek , yiolo ake peaku irpaek ,nikitumoki naa atimir peyie kitum indaikin napasha .

Inji ikuni tenetumi kulo nganayio arashu impuka ikitumie tolchambai lang kuna tokitin tolchambai lang nikikesu nikiyau sokonini opaasha peyie kitum aitamanai tenkop eseuseu pooki pekitum ainoto mpisai kumok

Yiolo ena naa emashini naliki yiok ajo ketii entoki naloito dukuya , ketii esiai sapuk naloito dukuya , nitodolu ninye ajo kegira inatoki alo dukuya , mitoki ninye aibok , nitau enyamali pookin natii atua.

Kanyor kuna mali amu yiolo ake paa pa payier ninche tenakare nairowua, nitau oloirobi la lotii atua osesen lai , nayiolo sii eletoki amu keji oltimui nitau , nisuj osarge sii tiay alo.

Inji ikuni tenitobiri enasiai kepiki emashini yiolo ake peepiki emashini nikurukurieki yiolo pikurukurieki enaduo mashini nepiki irpaek abukukoki yiolo ake pepiki niteruni niteru emashini aikurukur nidingi kulo peak neaku ninche enkurma .

Kibelekeny kunatokitin ore ame paibeleknye naibeleny metas enkurma yiolo ake peaku enkurma nikiyierie enaduo kurma oloshoro arashu kiyieri olgali, yiolo si enkae kaibelekeny metas mpisai yiolo aje kuna pisai naya ninche ainyangunyie nkuli tokitin neaku aibelekenya aitaa mpisai.

Kaitiship enasiai amu katumie ntokitin kumok , yiolo enasiai ikinya kunapuka arashu ekimir kunapuka nikiwalie nikitum impisai , yiolo kuna pisai nainyiangunyie ntokitin pookin nayieu neeku kanyor enasiai oleng amu enetipat.

Kajoki oltungani minyangu empeku naitoki si ajoki minyangu irpaipi lenkare naitoki si ajoki pinyangu enterit entulugumi onkishu pekitumoki atubukoki eleshamba minoto enterit sidai naitoki ajoki minyangu rkiek pekitumoki aikarai atua eleshamba neaku nejia ajoki oltungani metaasa.

Yiolo entoki naloito ndamunot naa adolita ntokitin nanyori kake mekure enyori amu yiolo kuna tokitin , inosa entoki , enkeeya naji orkuro , yiolo ake penya enakeeya neeku kisikitok niboru sii embata , neeku orkurto oinyialita wenkeeya pemitoki ninche anyoriju.

Iyiolo irreteni natoning'o naa paainyang'aki kuna aitubulu ainei olchani. Iyiolo ake paainyang'aki olchani neishunye emuoyian natii atua. Neaku ninche sidain nenyorruju ninche nesapuku sii ninche, netum ninche aatubul oleng'.

Inji ikunari temurua natii, ikun impoosho yilo ake nikiun mpoosho neisho ninye nikintau eoto ore ake pekintau looto nikicho si lemeata neakubnejia ikunari esiai tenamurua natii.

Enetipat amu keyau, keyau naboisho temurua ang, neyau sii ntokitin kumok onkibelekenyat kumok, nisum inkera ang , mitoki aekata nkera ang alau mpisai naisumare, nitoki sii , mintoki akata alau endaa , neeku enetipat enasiai oleng.

Kibelekenya tenakop aang amu masapuk enchan amu yiolosi enakop na enkop osoit netii si enakop enterit nemisho enasiai meshomo dukuya neaku kibelekenyakuna aitubulu nepik ninche metaa ore ninche metum eseriani.

Kadamu nanu ajo yiolo ake pee eoku kuna tokitin nikinya naitoki sii adamu yiolo pee eoku ninche neyai isokonini oopaasha nepuoi aamirr ninche netumi mpisaai kumok neeku ndamunot naaloito neija.

Yiolo kulo na kanderea nalanderera na iyiolo peuni ninche na enkiti rishat eya oeya eoku keya ake lapatin ile ashu okunineaku nenkiti rushata amu keretu osgu yiok mainoto enkurma asikoki.

Inji ikunari te murua natii keetai emashini naa iyiolo peeku ena toki niboru. Yiolo ake piiboru nep nepiki emashini naata ilchumai kumok nejing' atua atua ele shamba peetumoki aitayu kuna tokitin naaji enkano. Nitayuni esidai iyiolo entorono nenang'ari iyiolo esidai neai imashinini sapukin peepuoi aidong'u peetumi enkano enoshi nanyai.

Inji aiko ninche kadung'udung' ake naisuj ore pee aidip aisuja napik emoti natii enkiti are yiolo ake pee apik emoti natii enkiti are nainuaki yiolo ake pee eoku natumoki ataguatu ninye ele sordo pookin otii oriong' nikitumoki taa ainasa naa endaa namelok oleng'.